Okorwo mwana areenda gũikara thĩ aigĩrwo gĩtĩ, no nginya ũrĩhe mbeca iria ireendeka, iria irĩhagĩrwo thabaarĩ ĩyo ĩgĩthiio, nĩguo ũigĩrwo gĩtĩ. Nĩ gũkorwo thikũ ici rĩu andũ matirũũgamaga ũrĩa kwarũũgamagwo tene. Riũ gĩtĩ kĩigagwo na kũrĩhĩrwo mbeca.

Haha hena mĩthemba ya mĩmera ta Rose Mary minti, ĩrĩa ĩtaithagia, no ũhũthĩre ũngĩkorwo na homa. Rĩu nĩ mĩmera ĩmeretio hau nĩgetha hihi ĩtaithie, kana ĩrutwo hau ĩtwarwo mũgũnda ĩhandwo nĩgetha ĩtuĩke ya ũteithio mwĩ-inĩ, ona noĩkĩragwo cai, kũrĩ andũ mekĩraga caai-inĩ.